Gi ma timore e picha ni en pidho yien. Koro inyalo iyime kamae , ikunyo bugo matut ma ber ma yien no nyalo dongi. Aito chenro ni itimo ndalo ma piny ngich mondo yien odong ma ber. Koro kisekunyo bugo to ikawo mbolea matin ti iriwo gi lo ma yom kasto ikawo yien to inyumo e bugo kasto iumo gi loo ma yom gi mbolea cha. Kasto ikawo lo ma okoto iumo go aluore ne ma ber ma ochung tir. To ka osechung tir to ka obedo ni koth ne ok ochwe ti ikawo pi to iolo e aluora mar yien no ma ber kiseolo to iweye. Ka en kumoro ma gik kaka dhok, diel kata rombe kwaye inyalo chielo yien no gi yiende ma tindo tindo aluora no mondo gik kaka rombe kata dhok chame mondo mi odong ma ber. Mano e dwoko na.